Tolimu intokiting pooki nidolite tene zuku airtel faiba poa liquid Tekom safaricom home

Kainyio paa enetipat pee eyas ena mbae

Tolimu ntokitin pookin nidolita teene kadolita flame wall detergents soap units, quantity, coast

Kaa ng'eno arashu mbaa niyieu pee eyas ena siai

ekisaidia eremore endaa eno makeon naa mintoki aitanyamaluo tenkaraki mbaa endaa ore sii enkae toki naa ekinjoo taa tenebo onature nikinjo ntulixa akili tenkaraki ena kiremore pookin

Ore entoki nalotu edamunot naa kisidai eramatare naa kisidai teniking'or pooki toki nikiata amu keret pooki tung'ani nishoo egolon naasie pooki toki

Ore enasiai eramatare onkishu na ninye esiai sapuk tene tekajiado amu ilaramatak iltunganak kumok naa ninye esiai naas iltunganak kumok , meeta iltunganak kumok esiai ,keramat ake nkishu enye ,ninguraki mbenek , ninguraki enkare , niaku ninye esiai sapuk naata iltunganak naa ninye si etumie iltunganak iropiyiani tenakop .

Kaidim atolimu ajo oltung'ani ogira, aosh pasi inkilani, enyenak itumia ositima aa ninye entoki sapuk nayeuni tena kop, naa kegira aisadia iltung'anak tenkaraki nena siatin amuu ore ilaripak loonkilani neyeu pasi, peeitumia aoshie inkilani naaripita pasi nitobiraki iltung'ana neeku eyeu iltung'anak kumokm ositima.

Kadamu enkiteng'ena. Enkitururoto aiteng'en iltung'ana eneikuni teneramat intokitin enye ashu teneunisho toolchambai lenye peitaa eninyalata osinyai ashu aa inkulukok, pee eitaa sidai pemeitoki ainyala, pee eituiya enkop enye vizuri. Nadamu sii enkiteng'ena sidai naishori iltung'ana pooki neitodolu ajo memenaari iltung'ana aikata, neitodolu sii ajo peeibung'i enkisuma.

Wore tenkata olameyu nemetum iltunganak kumok enkare, naa keiko metaa meeta plans entoki naiko metubulu, wore entoki eare naa kilepie ketii iltunganak oolakuaniki iwejitin oonkariak, neiko metaa mebaiki, neeku kepuo iwojitin adoru wore toonkulie saai nimiidim ashomo, neton ilchambai itu etum enkare, wore entoki euni naa kegol enkinyiangunoto enkare toonkulie wuejitin, nemeeta irkulie tunganak enkidimata nainyiangunyie, neeku keton ilchambai mebukokino enkare inkolongi kumok eton itu etum ninche iropiyani nainyiangunyie inaare. Wore entoki eenguan naa keya netumi enkare kake enchafu entoki nainyial ilchambai niana tokitin pookin nauno, nemesidai toseseni loltungani tenepuoi aanya niana daikin, neeku kumok intokitin kumok naimaa ilaramatak ilairemok tenkaraki esiai enkare tenkaraki etii iwejitin kumok nemetii inkarriak.

Ore ena bae naa kesidai amuu eretu ilaraat, neiko metayolito pooko toki, naifaa pee itaas intokiting' enye aa ilairemok loolchambai ashu ilo, iloi fuga intoki enaa inkishu, enaa intare, neiko metayolo intokin pookin nifaa peas, ntokitin naifa peisho intokitin enye, nisaidia sii pee etum enkare oondaiki enye naapik ilchambai ashu aaa intokin enye naaok, inakariak naok inkishu, intokitin naijo nena, nisaidia sii iltung'ana kumok metayolito ajo enetipat ena siai, neiko menoto iropiyani sidain.

Ore ena siai eramata naa kitiship iltung'ana kumok, aa ore sii entoki naitiship naa einoto oolkuon kuliek ashu aa lasho, ashu aa intokini kumok kuliek naaponari naa kitishipisho amu ore piiyeu nimirr nabo naitum iropiyani nilepunyie inkuliek, ninyang'aki olchani, ninyang'aki pooki toki, naa, iidim sii oltung'ani ataa melio itii ang' kitayu elio ore intare naa kesidai amuu tenidol ake nishipa, nisaidi a sii ltung'ana kumok menoto ang' menoto entoki pookin naponu aadol tiang' nena tokiting' kumok naisaidia naa kitiship iltung'anak kumok oleng' ilmaasae tenkaraki, ina esiai enye naa ninye naisho ninche iropiyani, kumok ilmaasae kumok leemeeta isiatin aa intare iiong'or inkishu enye, netum irropiyani teatua ina oitui neeku kitiship iltung'ana kumok oleng' .

Ore eokunotk enkare kaji inko pee ioku enkare enchan. Kakua tokitin iwokunye. Ore teniyou niwoku enkare enchan naa idim aitumia gutters ashu enkaji shumata enkaji nipik entoki nauku enkare enaa irbaketi inkaraeni ashu iltanki ildimui. Nitumie irpapai ashu ore tenipik gutters nitumia orpaip siii ninye loya enkare ompaka oltanki nepik ejiet enkutuk oltanki pee ejii ol chafu pookin pemeya atua enkare. Naa oree pee in tumia ina are ning'as aitokitokie pii tumoki atoko. Naa ore too ilchambai naa idim ai tumia irpaipi lopuo enkop naa itum enkare enchan nipik ilchambai linyi nidim sii aitumia auku too nkaraeni tiang' naa atumia enkaji enaa rooftops nintoki nipiki iltanki linono enkare ildiramuni idimui pookin toki nidim atookunye.

Wore esiai elepore oonkishu naa kelelek, wore peeyiou niisum oltungani, naa ekiton ake teniewoji aingorr enaiko teninko. Naa iliki enikuni teneeni inkishu pee etumoki atelepo, intokitin niyieu niata pee etumoki atelepo inkishu amu wore peeyiou oltungani neyiolou naa kelelek. Naa iliki ake pookin toki naifaa pee eata wore entoki edukuya naa kifaa piiliki ajoki kainyoo ifaa peeta peetumoki atelepo, enaa ingaboot arashu entoki nayenie elukunya, nifaa sii pee ituku inkaik, eton itu iteru alepisho peemeaki shida irkin loonkishu, nifaa sii peeyiolou eniko peeyiolou ajo etaa kifaa pee epal elepoto

Or both bee eripoto ooo lukunguni arashh kufuga oo lukunguni naa kesidai amuu itun oltung'ani irmosor nitum neponari naa ore emirata oo lukunguni naa kesidai amu keetaa iropiyani kumok neisaidia sii atayu ilchafuyi too wejitin anaa nesaidia sii metolimu ajo kei save eweji aashu kesi keitoronok naa eishoru sii irmosor sidain oomiri, loonyae, oitumiai tiiang' naa esiai inaa sapuk sidai naisaidia iltung'anak kumok neishoo meishoo engolon peiendelea aifuga ilukunguni arashu Neeta sii inkirik sidain naa keniri nenyae tiang' anaa saii oo supukoni naa keidim ateyieng neitaa naboo otoki sidai oleng' enkifuga oo lukunguni naa Kai recommend nanu oleng' amu kesidai meitorik nemeeta sii imoyiaritin nayau ,keponari naa keeta sii emponaroto sidai kake keiba ake tenaa mincho metoishoto.

Ore te emurua aang' naa sapuk sii ninye ena siai amu kemir ilung'ana inkujit, neun too ilchambai lenye, ore te enkata olameyu nemelayuni inkujit. Kedung' ake oltung'ani nepik enkaji sidai nashum nena kujit, metaa ore te olameyu, neinyang'uni nemiri. Neaku sidai sii amu keata iropiani amu ore tenkata olameyu naa keinyang'uni, nemiri nitum iropiani naa tolchamba lino ake. Kake keitumiya enkare sapuk. Neaku naaji entoki ake naifaa, amu keifaa nebukokini enkare kila saa, neaku sapuk ena siai oleng' tenkop ang', kake mee iltung'ana kumok oata, naa ore iloata naa kegira aisaidia, amu keteshetakita inkajijik sidain naapik metaa ore tolameyu nemelayuni, nepik sii metaa meinyala amu inakata ake einyang'u iltung'anak sidain pemetoyu, neaku eata iltung'anak kumok naake sidai.

Ore entoki nalotu ndamunot anadol ena na irkuak ashu orkereri adol ajo kesidai orkereri lormaasai na atan ake egirai aibung kake eton etii sidain amu anaa emurata ontoyie etapalaki anaa enkishoroto ontoyie etapalaki kake aton ake etii enkishopo na kesidai ore eramatare erii ore enkibungata onkera etii neaku tanadol ena na ninye orkuak lormaasai nakesidai nelotu orkuak lo rkokoyo neaku kesidai enikimbung irkuaki neaku ina nalotu ndamunot ainei na kesidai oleng.

Ore enasiai eramatare onkishu nibelekenye oleng , ore entoki naibelekenya naa olameyu ashu iltunganak lemetii ang aramatisho niaku metumoki tenkraki siatin niaku ,niaku meetae iltunganak kumok netuata sii tenkata olameyu niaku mokire eeta iltunganak kumok , niaku ina naiblekenya inasiai , ore sii enkae toki naa moire ebaiki iltunganak enkitotio enye ashu eramatare enye naa keyieu nebaki , neyiu nepiki aitobiraki , neku sidai oleng kake ibelekenye oleng ,kake eton ake ibungitae amu orkwak lormaasae naa ninye nagira aibungaki enkaji ormaasae .

Ore entoki naing'or olkastomai naa, esidano entoki o material enye ashu kaa quality eata, naa ina naisiadia pee egel. Ore entoki naiko naa keing'oru entoki sidai naitiship ninye ashu enatodua ninye ajo aisidai ina pee egel, pee etum entoki sidai naitishipa ninye, neiko intokitin kumok metaa tenebo.

Ore nkatitin oshi naipimi enterit naa kebik olari ashu waare peitokini aipim naa ore oshi pekias kuna naa kijo peyiolouni tenaa ,peyiolou ao kaa polea ifaa nilepie ashu kainyio iyieu niponaa petumoki aendelea ataasidai pedoli ajo eton epir enterit neendelea apiru , nemitoki ainyiala.

Ore entoki nagira aasa naa, kegira nkera aituku nkaik pepuo anya endaa, ewoshito olaini naa kajo enkop nemesidai amu, enapita nkoompeni neeku endaa epoitoi aanya, nadolta entasat natii inewei nagira aliki tenchoto nabo.

Eee kaas oshi nanu, enkibelekenyata oondaiki olchamba tenkata eunore naa ore enaiko naa kaitayu inapa naati tedukuya naitayu pii pii ajo aitayu ampaka intona paatumoki aibelekenya, naa, enaa naaji tenaa kerpaek apaelong' atuuno ore peeku itu itobira eeku eitobirakinote naibelekeny naa kaifaa ajo ka ka ,kaitayu lelo paek pii pii ontona napik emboleya, pee ilepunye ikolukuok meeta sidai metaa kepirr neeku kiidim atipika apik enkae naa, nagelu, nagelu ee, endaa naifaa paun nadol ajo kesidai tenaitoki aun, napik ineweki aidipa atipika emboleya meeta meetai irrpaek meeta meeta enkulukuoni nena tokitin orrpaek, napik entoki nayeu naun enaa imboosho ashu enkae toki ake, kake kaiko meeta metii pii irrpaek enaina.

Ore imbaa niyieu nias, ore imbaa niyieu niata ashu entoki niyieu pias enasiai naa, kifaa piata eng'eno ajo kainko tenirip inkilani, nifaa piata eng'eno ajo kainko tenibung' osindano ashu kainko tenintumia inamashini, ore entoki eare, naa kifaa piata emashini, yata emukase niata usii niata osindano, poki toki nayieuni tine, niata enkaji sidai naifaa piasie nena siaitin onkilani, kifaa piata materials onkilani, nifaa piata eng'eno e design, intokiting naijo nena, niata si irkastomani ashu iltung'anak likiyiolo, niata samples ontokiting nirip, ashu inkilani niyiolo atiripa, nifaa pi advertise.

Ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol enaa naa inkinyang'a oo. Kadolita ajo kinyang'uni enkare ninyang'uni nkulie tokitin neeku ore entokj nalotu idamunot ainei tenadol enaa naa kegol esia olchamba kake tenetum iltung'ana enaiko pee eshum enkare meeta. Minyang'u ashu tenetumi iltung'ana audu inkariak meeta ketana inkariak naa kesidanu neleleku too irkulie tunganak meeta meisumbuarisho meetamepuoi ainyang'u enkiriak amu keeku inaa are ake itaa sidai nisho iltung'ana mitumia nena ropiani enye too kulie siatin.

Ore entoki nadolita nanu egira aasa naa, etii olpayian ogira airorie entito ajo enkilikwanare sapuk. Nadolita ajo keishopo enkishopo oolmaasai, neaku kajo ore entoki nagira aikilikwana naa olkereti loolmaasai ashu entoki nadol ajo keisidai tene naa.

Oree teneesi esiae emuu isiatini e digitali naa keeyawu esipata tiatua serkali aa keishooyo iltungana maoni enye ashu ntokitin enye naadol ninche naifa a peasi neifa sii neitelelek esiae ooltunganak nisho serkali metaasa siatin enye aa ore peas oltungani siatin ae digitali naa kueku meisumbuarisho ni earn netum ilopiyiani itu nea Kee Kee keitadoyio esiae olbarnot nimigero amu keeku keeta ilbarnot iropiyiani enye es nitobir pookin

Ore maoni ai tena, telelo airemok oitushul endaa orkeek, naa kajoki ake nanu pepal, amu kinyal ore, ore iltung'anak oitushul irkeek naa kinyal empiron enkop ashu enterit, neeku mesidai tenitumiai, amu keas na keyaki si iltung'anak imoyiaritin tenena daiki, ore epuo iltung'anak anya nena daiki natii irkeek, naa mesidai si amu kelelek itushulakino ninyal.

Ore entoki kaidim atolimu ajo ore entoki nagira aasa tene naa, oltung'ani ogira aitobir inamuka, newoshito oranki, kake kajo etipika oranki lemenena amuke, amu migira airiamari woinaamuke amu, kake ore akenye entoki nalio tenewueji, naa oltung'ani ogira awosh inamuka oranki, kake egira aitumia e brush neme enoo namuka. Egira aitumia e brush oranki lonkajijik, kake neeku ina nagira aasa tenapisha, enaa enadolita nanu.

Ore tenadol enasiai naa kadamu nkotelini iang kake ore nkotelini iang keetae , mesidain amu kimusan inkajijik naa metii environment sidai , naidim iltunganak atotoni kake kisidai oleng amu ore jikoni ormaasae nemidim sii aikuna inasiai pookin.

Ore tipatisho eokunoto enkare enchan naa sidai oleng' amu ore enkare enchan naa keata, kesidai naa kesaafi, neaku meata nena chanito anaa ilchanito anaa nemashini, amu ore lemashini naa keidipa atabaiki enkop, naa eidipa atijing'a enterit neaku ilkeek eitokini aitumia abakie. Kake ore enenchan naa iok ake aa sidai eitu ebaiki enterit, eitu enyala, neaku keidim aikuna metaa keiko metubuli indaiki araka, neidip sii ore inkishu naaok o iltung'ana naake sidai, amu meyau imoyiaritin , kake keifaa ake pee eitumiyai intokitin safii aokunye, eitukuo, neituko aitobirak, me chafui metaa mejing' olchafu, naa keifaa sii metaa ore nena ariak nepiki iwuejitin sidain, neikeni intokitin nati pee mejing enterit ashu pee mejing' ilchafui.

Ore ena baye anaa university funding, naa enetipat oleng' te emurua aang' amu keiaaidia iltung'anak kumok meshomo sukuul, aa etii sii inkera nemeidimu aate, netii intoiwuo nemeidim aisuma inkera, nekaku ore pee etum iltung'anak university funding, naa ketumoki aashom aisuma, naa keitabaya induat enye, nena naata, naayu nebaya ewueji opa nayiou nebaya, neaku medung'okini amu elelek ebaya oltung'ani ewueji , neaku meidim intoiwo aisuma, kake ore tenkaraki university funding, eisaidia iltung'anak kumok meshomi sukuul , neisumi, nedupoyu iltung'anak kumok, amu itum naaji aa enkerai naidipa sekondari, neton tiang' tenkaraki meata iropiani, kake eisaidia university funding, metabai ewueji opa nayiou nebaya, neshukunye aret inkulie. Neaku adol ena baye ajo ene tipat oleng' te emurua aang'.

Ore nkoitoi naitelelia ore swali naa kejo ketiakua oitoi etelelia ecitizen pee etum iltung'ana ntokitin naijio nkipandeni oo nkardasini napuoyieki nkwapii eboo ore nanu enajo naa ore ecitizen nitelelikia iltung'ana kumok amu melasima pee empang tiang pee elo apply entoki niyieu ashu ayau enatoki niyieu edim ake ataasa tesimu eno mbaka nitum pookin kake esidai oleng ecitizen amu ore ninye esiai ena driving license edim ake aiapilulaya nidim anoto etonita kae tiatua aji Bora ake ee apulaya naa ninye oshi taata etumi iltung'ana Nena ardasini napuoyie nkwapii ee boo ena passport ashu nyoo amu kitelelek amu elelek metaa oltung'ani ropiani nalotie mbaka huduma center ashu nkopisini ee sirkali aloo aing'oru kake kidim ataasa tenkaji enye etonita ake naa mbae sidai ena nitelelikia iltung'ana kumok oleng

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa, enkiteng'enare. Amu egirai oshi taata aiteng'en iltung'anak kumok, tenkaraki kuna siaitin e digitol, anaa kuna siaitin naasi too ntokitin e digitali, naa eisaidia ilbarnot kumok lemeata isiaitin, anaa ore oshi taata kenya naa meatai isiatin kumok, neaku indip ake oltung'ani sukuul meata esiai , naa eibelekenyaka iltung'anak maisha sidai. Neaku sidai ena kiteng'enare oleng' amu adolita ajo egirai aisum iltung'anak eneiko pee eas ena siai e digitol, ahu eneikune pee elaki, naa sidai oleng' eisaidia ilbarnot kumok anaa enayiolo nanu, amu mee kumok iloata isiaitin naake aeidipa sii isukuulini nelayu isiaitin, neaku epuonu aas kuna siaitin e online.

Pre ecitisen, naa ore imbarakinot naagira iltungani asuj egira aiteru aiger le ecitisen, naa keifaa peeyiolo ajo kanyio eyeu, kanyioo neifaa peeta ID number keifaa peeta enkipande, keifaa peeta KRA pin naijo nena amu inakata eisaidika, inakata etumoki atobolo, naa inakata etumoki aiakseesa ntokitin pooki ashu aa paspot ashu enkipande ashu oo, kake ore oleng naa keifaa peeta enkipande amu inakata eltungani anoto nena imbaa pookin naaku keifaa iltungani peeta KRA pin amu ore inkule ntokitin nemeesa neifa sii peeyolo ajo kanyiio naya meshomo agira abol ecitisen inakata, naa keifaa sii paa oltungani le Kenya ashu keino te kenya, ashu eata nkipandeni e Kenya.

Ore enasiai naa enkitobirata ombaoi , ombaoi itubirita ele tungani naa ore engeno naifaa peeta oltungani naa kifaa peyiolo ajo kai iko peyie itum imbaoi pookin , nifaa si peyiolo ajo kai iko pitoris nena baoi pookin , nifaa sii peeta ntokitin naijo enyundo , irmushumani ,imbaoi ,amu inakata etumoki oltungani aiteru enasiai, nifaa sii peeta engeno ekiufundi ashu enaiko peipoanga nena baoi metupuku aitobiraki , neyiolo si bei enena tokitin metaa ore peyie elo amir neyiolo ajo nyoo eloito amir ,nifaa sii peeta oranki , naosh nena baoi metaa ore pelotu oltungani eeta colour nayieu , nepikaki pemitoki aitanyamaluo petum irkastomani , nifaa sii peeta engeno enkitobirata enena tokitin.

Ore entoki nadamu tena siai, naa tenadol ena siai naa adamu esiai e online anaa nena tokitin tokitin naasi te mutandao, arashu eatai entoki naji mareketing, nzake eidim ake oltung'ani ataasa tiatua aji. Naa kadol ajo keitelelia ena siai e digitali intokitin amu mekure aa lazima pee elo oltung'ani ofis esiai, eidim ake ataasa etii atua aji, naa intokitin sidain nena naitaasa serkali, epik nena tokitin e online amu eisaidia ilbarnot kumok naa, megira aitanyamal aate amu ore inkulie saai naa kear ilbarnot aate enkaraki etala esiai kake ore ake pee etum kuna siaitin e digitol naa eisaidia mataa keata isiatin naas metaa meidim aishoo iropiani metaa meata stress sapuk, metaa teneitu ninye etum oltung'ani esiai te ofis naa keata ake esiai enye nagira ake aas, naa esiai sidai naa kincho ake enashe serkali.

Ore entoki naidim atejo, ore esidano ena toki naa iyiolo enatoki ena toki nadolita naa empolea. Naa ore esidano ena polea naa eitumiya ilairemok egira aitubulu indaiki pause

Ore entoki nayieu neesi too kerenget naa kifaa pee isaidiai elairemok pookin ataa elaramatak aisaidia najii aishoo enaa najii fertilizers ashu mbolea tenemeta oltung'ani nisaidiai nisaidiai sii audu nkariak metaa ketaniki nkariak ewuejitin netii elairemok amu keya neeku kerew iltung'ana enkishu enye wuejitin nelakua nepuo ainguraki enkare kake tenisaidiai naaji ainguraki nkariak nataana naa embae sapuk ena nayieu nesiii amu enakata elepunyieki pooki tung'ani netum pooki tung'ani enchipai amu ore oltung'ani oramatisho naa kibaa tenedol entokitin enyena metaa nkariak nerewu nelakua neeku kitagoliki naa pookin esiai neeku oree naaji nanu enayieu najo naa pee eudokini nkariak ninguraki sii lelo keek ore sii enkae keyieuni stima ketii wuejitin natii nemetii ositima naa keretu sininye ositima wuejitin kumok amu ketii wuejitin naa ositima ogiraa aiboyo nkariak neeku tenetum najii ositima naa keeku sidai

Kaidim nanu atejo ore ebae naitiship tenasiai, naa ore naa inatoki natipikaki enakiteng ena kine enkume, na kisaidia peyie iyiolou for identity purposes, naa yiolo si enkae eare, naa ekisaidia peyie itobor enakiteng inkishu enaa ntare, nadalta naa tanakata enatito naibung'ita ajo megira aisumbuan, naa kitodolu ajo kitobor naa kuna kishu.

Ore entoki nagira aasa tene naa illtung'ana oogira aenjoy aate tobahari. Adolita ajo ilpayiani okuni, ashu ilewa okuni loogira aenjoy engolong' e bahari, aa kegira taa, eshomoito airura.

Ejo ena kanyio baat oondaikin eapa tenkabila inyi. Ore opa tolmaasai naa ore indaiki nainosi naa, osarge, inkiri, kule. Ninche opa duo intokitin kumok kake meatai opaenkai toki naasi neaku keitushul opa ilmaasai inkiri osarge nenya, neitushuli sii ninye o kule. Ore opa duo kule naa kule naoto oleng', nemeyieri opa nena kule naok opa ilmaasai, kelepuni ake neoki , naa ninye endaa neepuoi airura, ninche duo opa endaa keji staple food olmaasai. Neaku teine opa eitubuluaki ilmaasai naa indaiki sidain opa. Amu eton ake tenaikata eatai kule, eton einosi inkiri, kake etadoiye enkinosata osarge oleng', kake eton ake etiitii, naa nena opa indaiki duo naanya ilmaasai.

Oreee, ore eduaata aai tena, naa kisidai ekibelekenyata oo daikini naauni amu ore tenkata naa teniun eeh endaa nabo tolshamba nkatitin kumok naa kinyal empiron ekulupuoni naa kiko meetaa meeta ekulupuoni faifa sapuk metaa keeye intokitin ekulupuoni neeku kifaa ake paa ore ake piun taata ena neibelekenyaki taisere aun ena ore idio olong niun ena nkae, amu nakata miinyal empiron ekulupuoni keeku keendelea ekulupuoni apirru naa ina kata eeku etii, eeta esiai eeh nakata eeku meetae ee ntokitin nainyal ekulupuoni amu keeku sii teneunisho oltungani nemitoki aaku keeta hasara sapuk amu teneeku keeuni nabo naa kinyal oleng amu keeku etamoo ekulupuoni ina nabo ninyal sii fertilizers ore tenemepiki ii tenepiki lelo shanito kumok aitushulaki endaa naa kinyal sii ekulupuoni amuu keeku itenenenga ekulupuoni.

Ore entoki nadolta tene naa pegs, nadolta mayiolo tenaa ke nkilani eripitai. Neeku ore enabae naa, kisidai. Amu, ore pitukisho oltung'ani tenemeeta pegs, na kesulunye nkilani pookin nichafuka, nejing' na telelotu osiwuo, kwanza enkop ormaasai naatae osiwuo netii nkulukuok, nesulaa nkilani nichafuka, neeku ina naji ore si enkae toki, mayiolo tenaa amu ore ena, ore oltung'ani loik inkilani metii pegs, na kesulari pookin, nepuo aichafuka, neku kidip kitoki oltung'ani aigil enasiai nataasa.

Ore ena naa keji ear pods, ore kuna tokiting na kesidain amu ore tenitii ewueji naa eniyieu nirorie esimu na keboreki neeku mitumoki atoning'o, nipik ake nkiyiaa nitumoki atoning'o aitobiraki. Neeku ore ena, maata eng'eno sapuk nai husu kake kajo ore Oraimo, enkampuni ena naa kesidai. Ore kisho metoning'o osauti, na teniyieu si ninining' osinkolio tewueji neboreki, nimintoki aisumbua iltung'anak, yie ake naning' mintoki abuaki iltung'anak ailepunye osauti le simu, neeku ore ena naa kesidai oleng, kisho iltung'anak metaa peaceful, metaa teniborere enkaji, na kinining' ake oltung'ani entoki enye tesidai, nimintoki ainining' eno likae.

Ore entoki nadamu nanu tenadol ena naa ekitukure oo nkilani amu keetae, ore oshi tenkop oormasai naa kejo ore esiai ekitukuore oo nkilani naa enoo nkituaak naa mifaa naa nejia amu kifaa sininche nees inkituaak inkulie siaatin neeku ore ena naa kitodolu ajo ore esiaai ekutukuoto oogilani kake kisidai sii ninche easata ekitukuore oo ngilani amu kitodolu ajo iata usafi ee incare ormarei naa kisidai sii amu ore entoki nadolita tene naa enkaina naibungita eburashi, orbaket , neeku entoki sidai ekitukuore sii ninye.

Ore engeno naifaa, ore engeno naifaa peeta oltungani peas enasiai naa kifaa peshomo sukul aas esiai engeno naitobiri enkaji ashu peyiolo teniplot enkaji aichora , neyiolo sii eniko pidesign anaa vile nayieu oltungani , neyiolou sii enifaa peitumia ntokitin tenaa kesimiti pee itushuli wenkare. Ore sii ntokitin naifaa peeta oltungani naa kifaa peeta anaa ntokitin naitumia anaa apron , arashu enyundu ,nena tokitin naikorogieki esimiti , ntokitin pookin naifaa peeta ifundii ,naa kifaa si peyiolo eniko tenilepie ntoktin , neyiolo si eneiko tenidip design enkaji ,nifaa peyiolo atejo esipata .

Ore taa ena nakadolta ajo ketii ntare, enker nerikito irkuon kutitik. Ore entoki nalotu elukunya naa, ore enasiai naduo ninye esapuk tenkop ang kake elio naji negolu tonkulie sai amu lasima pee aiger olchekut, niger oltung'ani oing'or, naa iropiyiani sinye ilak ilo tung'ani, kake ore duo nai oltung'ani lemeeta esiai, na kelo ake aing'or inenyanak, neboloo nelo aing'or neshuku teipa, amu ore nkerra nimidim airrita ate amu kepuo nimin, naa kepuo kelo naji entoki nelo nimin, kake kegol duo naji amu kitoki ai limit oltung'ani pelo esiai, amu keya nemelo nkolong'i are, ore kitambo elo oltung'ani aing'oru naa kegol, kegol amu

Ore entoki etipat tenias enabae naa ore esiai oldakitarini amu ore esiai oldakitarini naa kiokoa maisha oltunganak kumok naa kiko metaa ore oldakitari naa esiai sidai nalak aitobiraki

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa kaitadamu ajo ore tax naa kifaa peelaki naa kitodoli ajo kegiara aitanyamal iltunganak peelaki nemeeta sii iropiayiani naagira angamu ore enkalamu naa itodolu ajo oretax naa budgeted naa lasima peelaki naa keyau indamunot kake ifaa piilak neaku kegol na meyau eseriani amu ore peedamu naa esiai nagol oleng

Ore entoki nagira aasa tene naa etiiki esiia netii sii oltung'ani logirai aanyu neeku Ore ele otonita tolorika naa kegirai attend to kegirai aishugulikia ninye pee elotu likae tung'ani, neeku kadolta ena siai ena euwi e customer care

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa ore Kuna kera nidapa apa clinic neeku ore tanakata kegirai ainguraki certificate naa ena pee enapitai nkadi enye Aya sipitali nitoki ayau erisiti enye pee epuoi ainguraki certificates amu kadolita Ajo etubulutua mee sii duo clinic eyaitai kake elelek etae egira Aya olari oo nusu mitokini apuo ainguraki certificate neeku ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa kajo kifaa naing'urakini Nkera certificates asikio amu enakata asaidika asiokisioki oleng